Ore taa iweuitin naayau ilashumba te Mombasa naa kumok oleng' ore enedukuya neetai Fort Jesus naa enkaji esamani ashu aa enkaji natii oshiake te historia naa keyau ilashumba neetai kulo beaches enaa noo nyali beach neetai nitoki sii doi aata ena beach naji High park naa keyau ilashumba te Mombasa oleng', neeku nena oitoi naai naidim aayau ilashumba te Mombasa.

Ena siai enturore nikishomo iyiook enkisuma nayakitia iyiook NGO naji World Vision naa kifunza iyiook Vision, ifunza iyiook kuhusu ilotorok enikinko tenikiramat ilotorok enikinko enikintobirr inkidong'i oo lotorok onkasarani naayau ilotorok ofaidani naayau ilotorok nifundishai iyiook aitobiraki aajo keeta ilotorok faida oleng' amu ekeyiu ilotorok enaisho, ore enasiho o lotorok naa itumoki atimira neeku kifundishaki iyiook aitobiraki esiai oo lotorok o faida sii nagira aayaki irmareita lang'.

Ore ta naji tanadol enchata ositima natusulari temurua aai naa kawoshoki esimu nai kplc amu keatari na tiatua maisha oltunganak kairony nai namba naudo napishana napishana nabo arashu airony star napishana naudo napishana napishana patumoki naa nai ainoto kulo tunganak le kplc nakaidim atoosho naudo napishana napishana nabo arashu aidimu aironya star nao naudo napishana

Ore taa ake oshi enikinko tenikilikioo malalamishi tesiai enkare naa ekintumiaa namba e Nairobi water kuna amba ormosori isiet ormosori ormosori naapishana are ongwan uni ile ile ore ake piiosh nena amba olee naa akinchugulikiai nilikia ajo kaa shida eeta enkare ino nitumoki naa aiendelea eramatare ino.

Oreenaaji ketii enaidura keimie lolan linonok ewoi duo niyaita na kifaa naiake piirorie enaampuni enaidura tiatua kunamba oshi naoshi, ormosori napishana, ormosori naudo, naudo uni are ormosori ormosori ormosori petum inaampuni ataret tenkaraki lolan linonok liimie eniita duo tenaampuni naji ene NTSA

Ore naai enaiko tenaiminie enkadi e ATM arashu etupurroyioki, ore entoki edukuya naas naa kang'as alo ewueji apa nayaie ina kadi tina benki arashu aoshoki naai embenki ekuna wuei naadi e ATM ajoki pee eng'aas aiblock ina kadi pee mitoki naa aapuo aitayu iropiyiani naatii atua ina kadi e ATM ore sii enkae toki naaji naidim ataasa kaidim aigeroki embenki apa nayaiyie ina kadi e ATM pee eyiolou naa aajo etupurroyioki ina kadi arashu aiminie.

Ore ake naaji paajing enkoteli nainepu atan achafu enaduo oteli ashu itusuji na ore nai eroruata naya nakaliki kulo tunganak otii front office ore eletungani otii front office na ninye oitabaya ilo kilikuai tolaitashekinoni lenkoteli ajoki ketii taa malalamishi ajo ituisuji enkoteli na ina biotisho lendaa arashu tor customani kake pooki naikokaikilikuanishore oltungani otii front office netumoki ninye ayawa ilobkilikuai ayaki olaitashekinoni lenkoteli.

Ore taa ena kiremore naa enekiremore ekaitubului naji watermelon, ore watermelon naa kebulu too nkwapi akeninye nemetum duoo enchan ooleng meelazimaa duoo naaji peuni watermelon tenkop naaii nashaa duoo oleng, ake keeuni watermelon toorpukeli bora akeyie metaa ore ena watermelon naa iiuun tenkata enchan peen'gas naa abulu netumokini aitayu lelo ng'anayio, ore kulo ng'anayio le watermelon nepiki irorin neyae sokoni nepoi amirr toosookonini sapukin neeku nejia taa oshi kingo yiook ekiremore ee watermelon.

Ore taa ena aitubului na aisidai oshi oleng amu keji oshi olchani, na ore piinya na kishiunye moyiaritin akeyie naikasha ore ena naingasa aitaki irkiku lenyenak tenkalem nidung enaitubului atua ore ake pidung enaitubului atua niwok inaare enye, na keeta si ilanderera tiatua, ore loloanderera ninya nai teniyieu keti nkulie tunganak la kenotu neaku kenyae akeenye enakiti supu natii atua olanderai, ore ele andererai na kesidai oleng amu olchani akeenye oomoyiaritin matejo akeenye cancer matejo akeenye elendarerai oleng ashu enaitubului.

Ore taa enaramatare naji ene mobile apps naa kesidai oleng' tiatua enkisuma oonkera, amu ore nena aapi keeta ilmalimuni oooinkur inkera te vidio naa kiro sii lelo malimumi tenkoito naje ene audio visual neeku ore egira olmalimui airo negira enkerai aisuma tenaduo app. Kesidai kuna app oleng' amu keeku naa ketii enkerai ine netii olmalimui ine one on on naa kisaidia naaji ailepunyie enkisuma oonkera tiatua tekuna mobile apps. Neeku ore ninye ilmalimuni kumok oleng' neeku keasishore kuna mobile apps aisomesha inkera naakibung enkerai amu keeku kegira ainkor ena vidio olmalimui nigerito enajito oladuo malimumi ogira aisomesha inkera tiatua mobile apps.